tijni oselokore bang' kinde mang'eny ahinya ni mar teknolojia mitiyo go sani osemiyo tijni dhi mapiyo ahinya kaluwore gi somo ma ji osebedo ka somo go, osemiyo ji osebiro gi gik mang'eny manyalo miyo gi timore piyo, ni mar kata wifi osebedo mamiyo koro ji ok dhagre gi ng'iewo data mamiyi tijno dhi mapiyo.

Mondo omi arwak osiepna ma wawuoyogo sim e nyasi, mokwongo abrogochone, to abro mose. Bang' mose, abro abrokwaye, to kakone niya, ni an gi nyasi moro to dagomb ni ubiye. Bang'e to abrokonogi kuma nyasi no timore, to bang'e kasekonogi kuma nyasi, ka asekone kuma nyasi timore, abrodwaro ni obi gi osiepene mamoko. Ka ang' asekonogi, to abro dhi kawo, abro dhi rwakogi.

Ka mokwongo, tich maneno kae en tij pidho bel. Josigana, an agannu sigana moro mamit na kuom tij pidho belni. Nimar ne nitie sibuor, to sibuor nodich e puodho pidho bel, to kane ng'ech obiro, ng'ech ne timo kwalo tij bendegi. Nokwalo pile to onge gima ne sibuor ne nyalo timo nimar sibuor ne kia ni ng'ama ne kwalo bendegi. To chieng' moro, odhi to oguko ng'ech ka kwalo bel, nochwade ma ng'ech notho e lwete. Kata kamano, mano nyiso ni ahero tijno nikech ng'ech ok dang' kwal gige sibuor to sibuor oling', nikech mano dang' bed achaye. Koro mano jiwo ng'ato ni mondo omed tiyo matek.

Kaneno gini to aparo ni mago joma timo neji training. Koro giluongo ji machiegni mondo mi gimi puonj kuom tijno.

Koro ma en tij pidho alot. Oselokore nimar teknolojia mang'eny osebiro ma itiyogo kaka kiro pi, sani itiyo gi masinde, ok ti gi olo pi manyamachon kaka nitiyo godo. Kata golo alot e puodho, sani osebedo molokore ahinya nimar teknolojia osemedo tijno obedo mayot.

ei picha no, mano jatuo manigi shida e iyeye. koro odhi osuptal mondo ong'i, ero i scan ne iye mondo ong'i ni ang'oma dipoka rach. Koro screen no tang'o kit iye kaka chalo gi gima timore kuro

Mae nyaka bedni en japur. Koro, ber ma oyudo kuom tijni, en ni seche ma ouso gigenego, odhi yudo pesa, pesago nyalo ko nye gi ode. Mar ariyo, seche ma opidhogi ojiwore ni mondo omed timo tich matek.

Tijni itimo niya, ngato ka osenyiew diel, diel no odhi manyo ne ot koma obro dake to onindo, obro kelone lum mamiyo kik obi orii kech. Kasto kachoponi saa, miye pii, omiye pii moromo bende

Mae en tich pidho yien, koro kaka gin ei kalatas no ngato dhi kawgi to terogi kuma opidhogi, obiro kunyo bur maromo fut angwen kata abich. Bange to obiro olo manyiwa e bur no, ka oseolo manyiwa to obro keto, obro keto, obro keto mimea no bang ka oseketo obro olo ne pii kasto obro ume gi loo. Koro pile ka pile obro olone pii mar mondo odong, kasto obro ketone manyiwa e tiende

Ber ma ng'ato yudo kuom tijni en nikech gigo ka osetop to obiro ketogi to gibedo manyiwa. Ka gisebedo manyiwa obiro terogi e puodho, bang'e to obiro ketogi e tiend e tiend gigene manopidho. Bang'e to gibiro dongo kendo gibiro bedo maboyo ahinya.

Gige tich ma idwaro e tijni gin kaka pii mangeny ma ikuoyo e mimea ,generator manyalo golo pii sechego ma pii onge, kwer ma itiyo go kunyo buche kod solar ma itiyo go e generator mondo otii.

Tijni nikod nengo nikech jogo matiyo tijno nyaka chuli. Gige mitiyogo kaka komyuta nyaka nyiewi, kalambe go nyaka nyiewi kachiel koda bugego. Jogo matiyo kanyo nyaka chiemi, koro mano ema omiyo tijni nigi nengo e aluorawa

Gigo makelo mor gin kaka ndege mafuyo no kelo mor ahinya kachiel koda boche boche mabe neno maber ahinya. Moro en gigo mopidh kanyo mabe ber ahinya

Mondo mi ng'ato oti kod gini, stima nyaka bed niber ahinya. Ng'ato bende onepo bed gi wifi manyalo konye mondo ka bed ni kata data orumo, to onyalo tiyo gi wiFi mapiyo ahinya. Kaok mano, japuonj nyaka bede mapuonjo nyithindogo, ma be puonjo nyithindo go kaka itiyo kod kompiuta no.

Mane atimo tijni, netek ahinya, nikech ne aonge gi gigo te kaka ne idwarogi. Nenawuotho kamanyo gigo, koro kane ayudogi nadhi nyaka e joka helb desk to negi kona ni gidwaro pesa mang'eny sana , nachulogi to netek ahinya. Jomoko be kitgi ne richo. Ne gidwoko ji marach.

Mae en tij uso chak, koro mondo mi ng'ato otim tijni, nyaka obed gi kuma okane chagenego. Nyaka obed gi dhiang' ma obiroga golo e chag go. Koro nyaka be obed gim masin mabiro konye loso chak obed mamit. Kasto be nyaka obed gi pesa ma ochako go ohala.

Ber ma ng'ato yudo kuom tijni en ni, seche ma owang'o taka, nyaka chule. Ka seche ma owang'o takago, nitie kaka okonyo jopiny nikech taka gio nyalo kelo m madhara kuom jogo madak kuondego nikech takago oting'o chupni ma nyalo chuoyo nyithindo kaachiel kod gigo molil manyalo kelo tuo.

Mano nyithindo nittiere e skul .Nyalo bedo ni gitimo tije japuonj nikech aneno ka gipimo gikmoko kasto japuonj be nitie kanyo mangiyo tich ma gitimo. Kagisetieko to gibro dak e klas gi nikech seche klas koro osechopo

Tijni oselokore bang kinde e aluora nikech sani teknolojia manyien osebiro ma jii tiyo nyaka gi mtokni mapuro puothe makonro ok omiyo, ok ochuno ni jii nyaka dhi e puodho mondo eka gipuri. Kaok kamano nitie nyaka gigo maolone, maolone mimea pii, mano miyo jokma odhie puodho ok ol ahinya nikeh tich koro ok ngeny

Magi gi olemo ma oaye puodho, ngato ka ouso gi oyudo pesa, ka oseyudo pesa, pesa go onyalo tiyo go e timo gigene mag ot kaok kamano bende onyalo chamogi kien, nitie faida ma oyudo e dende

Ma en pur mar mar mar nduma kata mihogo, koro en gi nengo nikech keto ng'ato e puodho mondo opurni, nyaka ichule. Ka chiel koda nyiewo mbolea ma ibro tiyogo be inyiewo, golo gi e puodho ka iterogi dala ka dala bor, bende miyo obedo gi nengo.